Aya nĩ arutwo na maronekana ta rĩ kĩgeranio mareka. Na mwarimũ wao nĩ ũrĩa arũgamĩte harĩa ena mbanji ngingo. Na arutwo aya maroneka ta rĩ kĩgeranio gĩa kũrora kana nĩmanyitĩte kĩrĩa marakoretwo mathomete kĩrathi-inĩ na maratũmĩra kompiuta kũihũria igeranio icio. Na mwarimũ wao aroneka ta arĩ kũmatarĩria aramatarĩria kĩrĩa mabatiĩ gwĩka.

Ũrĩmi wa ngano kĩrĩa ũrabatara nĩ mũgũnda mũnene na itinga rĩa kũharĩria mũgũnda ucio. Wakorwo nĩũkũharĩria mũgũnda waku naihenya, wethe itinga rĩngĩ rĩgũkorwo rĩgĩkuhandĩra ngano. Ngano yatũĩka ya kũmera na kũũma, nĩũgũbatara itinga rĩngĩ rĩũke rĩkũgethere ngano, na rĩkorwo rĩgĩcunga mahuti na ngano yaku ĩkorwo ya kuoneka. Ũrĩmi wa mbembe naguo ũgũbatara mũgũnda, na nowethe arĩmi megũkwenjera marima magũ makũhanda mbembe icio kana wethe itinga rĩgũkwenjera marima rĩgĩkũhandagĩra mbembe icio. Wakorwo cĩakũra nĩũkũhota kũrĩmĩra na gwĩkĩra bataraitha yaku nĩguo mbembe ciaku cikorwo cia gũkũra ina ũgima mwega na ningĩ, wa ciarĩkia gũkũra nĩũgwetha andũ moke makũgethere na wethe itinga wethe itinga kana macini ya gũgũthandũrĩra mbembe icio nĩguo ciĩkĩrwo makũnia-inĩ, ũkorwo wa gũciendia kana kũiga nyũmba.

Ũyũ nĩ mũrutwo na mwarimũ wake. Nake mũrutwo aronekana gũkorwo agũtũmĩra kompiuta hihi gũthoma kana kũmenya maingĩ makoniĩ kompiuta kana kũihũria kĩgeranio. Nake mwarimũ wake tũrona tarĩ kũmwonia aramwonia harĩa abatiĩ kũhihinya, kana kĩrĩa abatiĩ gũkorwo akĩihũria nĩguo akorwo akĩrĩkia gũtũmĩra kompiuta ĩno.

Aya nĩ aruti a wĩra a kambuni ĩno, na ndĩrona marũgamĩte makĩhũrwo mbica, na kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ nĩ atĩ no mokorwo nĩ mũcemanio mauma kana makorwo nĩ gũkũngũĩra marakũngũĩra ũndũ wa kambuni, kana makorwo nĩ mbica marakĩhũrwo nĩguo makorwo magĩkĩra rũgao-inĩ rwa kambuni ĩrĩa mararutĩra wĩra.

Nyanya no ũrĩe ciĩ njĩthĩ kana cirugĩtwo. Rĩrĩa ũkũrĩa ciĩ njĩthĩ nĩ ũgũcithambia, ũthinangie ũcoke ũtũkanie na gĩtũngũrũ gĩaku wĩkĩre cumbĩ ũrĩe ta kachumbali. Ningĩ, ũngĩtua kũrĩa ciĩnduge, nĩ ugũtinangia , ũkarange hamwe na gĩtũngũrũ ũruge gĩtoero gĩaku, nĩkĩo ta minji, waru ciaku, kana nyama yaku.

Ĩno nĩ mbucĩrĩ na mwendia aronekana tarĩ nyama aroha, na aroha nyama nĩguo anengere mũgũri ũyũ ũrũgamĩte mwena ũyũ ũngĩ. Nake mũgũri nĩ thimũ anyitĩte na mwendia ũyũ ũngĩ nĩ thimũ anyitĩte, akorwo arĩha na thimũ nake mũgũri nĩ kũrora ararora kana mbeca nĩ cikinyĩte mwena wake nĩguo akorwo wa kũnengerwo nyama.

Ĩno nĩ nyama ya gũcinwo na ĩharagĩrĩrio atĩrĩrĩ, nyama ĩgakorwo ya kũgũrwo kana gũthĩnjwo, ĩgacoka ĩgatinangio nĩguo ũhote kuona tũcunjĩ tũtũ tũnini, tũnini. Wanyita nyama yaku, ũkamĩkĩra kamũtĩ-inĩ ciĩ nyingĩ ta ithano kana inya ũguo ũgacoka ũgacigĩrĩra mwaki-inĩ waku ikahĩa na igakorwo cirĩ thaka mũno.

Mahũa nĩ mega mũno nĩ tondũ no matũmĩke ta kĩheo, na no matũmĩke ma gũthkaria nyũmba o mũthenya o mũthenya. Ningĩ mambũra-inĩ ma mwanya-rĩ, mahũa nĩ matũmĩkaga hĩndĩ ya ũhiki kũgemia kanitha na arũgamĩrĩri kũnyita mahũa mau makĩrũgamĩrĩra ũhiki. Ningĩ mahũa no matũmĩke gũtwarĩra mũndũ ũracakaya na kũmũhe hinya kũmuonia atĩ mwĩ hamwe nake.